Anne ko kialeti sumek konyil che chang ago kabilet ne ingen kolet sumek mising kopa ko eng anne ko chepleminik. Ago icheget, koleti sumek kopee kole sumek anyacho chekelet. Icheget koipei sait agenge agoi saisiek somok.

Alet ap simendit inguni en emetap Kenya, mfukoit agege ko siling pokol tisap ak tiptem akoi siling elipu ak pokol aeng' ak konom. Eng' inguni ko alet nepo simendit nepo simba cement ko siling pokol sisit ak tiptem ak mut. Ako simendiit nemuch ale ane kararan ko simendiit ap simba cement.

Kwangsetab kogoek ko kararan mising ago tuguk cheyoe kogararanitu kwangset nebo kapkogoiyo ko, amu kiboisie mising teret kekwonye, ara konye kokararanit kwanyonoto.

Tuguuk che magaat kisuup ii eng ole kolanyeen ndegeisiek sikobiit ripset ab kaliet ii ko magaat ko magaat kechigiil chii tugul yaan chutuu kap ndegei iit ,ako magaat ko chii tugul ne chutuu yotoon ko chitoo ne matindoi ii kit neimuuch koib meet en kiprutainik ,kora ko ngenam chitoo ne chorsei ii ne choreen biik chekabwaa korutachii emet ii ko magaat keib Sheria age Raat bichotoo.

Kebendoti ak biik che chang ko anyiny mising kosir iwendoti chito inyege amun ngobendi ak biik chechang komuch oam logoi obendi. Mau iwendi ichegei komami chi nemuch oam logoi tuwai.

Amitwogik che much kigoi lakwet asigopit konyor kimnatet eng betut komugul ko amitwok cheu, chebololet amu noto ko kararan mising eng bortab lakwet ago igoini kakwanoto kimnatet. Kora ko magat kegoi lakwet rongorik asigopit konyor kimnatet eng bortonyi.

Kito ne yoe biik kochang'a eng komoswek chekilonyen karisiek eng saisiek che karatarat anan ko saisiek chobo lang'at ii, ko amun biik che chang kobunu boisionikwach eng saisiechoto ago ineninyokobwane kolanyei karisiek eng saisiechoto bo lang'at.

Eng kasarwek che chang, ngotuiyo biik che ki koek Kenya ko cham kotoisot korarisot amun icheget kongen kole much kong'alalio anyun eng kutit ne kosegei ago imuch kwam logoi ak emoo eng kaindo.

Eng kasarta nebo ureriet ii komiteen tuguuk chechaang chekanyei lagook kobaibaituun missing ii ko tuguuk che kanyei lagook chotoon kobaibaituun ii eeh ko yaan kituarii kiptuliit igere Ile baibai missing lagook ,kaburet neibaruu boiboiyet missing ii ko nebo yaan kibendii ko nyoketiari kiptuliit.

Tuguk che konye kipsomaniatab sugulisiek chebo barak kotet banwek chebo oret, ko amun kipsomaninik chotokomachei kopur. Ago yoto mochei kopur kotetei chechang ii banwek chebo oratinwek.

Eng taonisiek che eechen ii, komi tuguk chechang che much koyai biik. Tuguchoto imuch koyai biik ko tuguk cheu mungaret ko biik che chang ko much koyai mungaret eng taonisiechoto oen. Kora komuch komswek cheterter eng taonisiechoto ago kerchigei tuguk cheterter neu sait age komuch koba nyokobir beek. Komi taonisiek agot chemuch nyiton tiongik chebo tumndo cheterter cheu taonit nebo Mombasa anan ko taonit nebo Nairobi.

Biik chechaang en kasarweek ingotuyaa kochaam kobiree pichaisheek biik chotoon kobiree pichaisheek asikobiit konameen tuguuk chekiyahagis en betuut noton, kora kobire alaak asikobwaat chichitoon kabiit tuan pichaisheek.

Yokatuya barnoti eng kasarwek che chang igere ile icheget ko ngaloli werit ak chepto. Nitok ni ko amun bartotik che chang komuch kochengchinigei chito nemuch kotunchigei. Inne ni inyoru kongololsot werit ak chepto

Tuguuk che kanyei kotet biik lainisheek en tuyosuek ii ko tuguuk che huyaan machei kebaa ko nyoketebii kweeny ii kobirchinigei biik ngecherook inei ne ke tetei laindaa kora en kasarweek chechaang ke tetei laindaa en komostaa nebo amitwagiik yaa kitaje amitwagiik ko magaat ketet laindaa asikobiit ko nyumnyumiit boisiet eng yotoo kigoitoi amitwagiik asikobiit komaketyi biik chechaang amitwagiik.

Chang igorwek che isupigei karisiek. Igorwe choto ko cheu chebo tumndo nebo ee katunisiet anan ko tumndo nobo koito. Agot igortoab konoretab borto kora komuch kosupgei karisiek eng betusiek che chang.

Chang tuguk che keyoe eng chiget. Eng kasarwek chechang, tuguk chemuch ketai eng chiget ko kechop amitwogik cheterter ago kora engchiget chebo biik alak igere ile much keuni tuguk emg chiget anan agot keyai tililindo neterter eng chiget.

Karisiek yobendi arusi eng kasarwek che chang kosupike che chang kosir kwo agenge agenge. Nito ko amun kimoche keit eng sait ne kerge asigopit kotestai tuyonoto bo arusi. Kora komuch komito biik che moingen kole komosta noto arusi kwano, inne ne magat koba eng ii, kosupigei karisiechoto.

Tuguk cheyoe tuyosiek alak kokororonitu kosir tuyosiek alak, ko yokigoini chitugul nafasit kongalal ii igere ile yoe komie tuyonoto. Kora agot ngegochi biik amitwogik eng tuyosiek igere ile kororonitu tuyonoto kosir tuyet ne mamito amitwogik.

Toritik che noyotin kole itiensot ichek eng langat ago menye nyanyawet ko taritik cheu kongonyik, kongonyik komenyei nyanyawet ago icheget kotiensot eng langat.

Ostrich ko toritik cheoen mising chenoyotin eng' emet ak ko ostrich kenyorchin komosto nebo Africa mising kenyorchin komosto, komoswek chelolong yaani kinyorchin desert ak semi desert ak ko kokile kinyorchin icheket oliin bo Savannah.

Kalakutik che kigeree kokororon yo kituitos kapchi nebo kipkaa ko kalagutik cho kinapei ingoroik chegergei. Igere ile eng kalagutik choto kotagu kokororon.

Tuguk che much koyai biik koik rwoiik eng karunet age tugul ko agenge ko koyoe practise ko konye chito koek lambatindet. Ko kitoage kotuguk chemito jims amu inyoru ile much komito komosta nebo kapchi noto kerwoe.

Eng kwenusiek ab oratinweek igere Ile mitaa rangiat nebo lainit ne talelian , rangiat notoon ko taretii biik asikonai kole kimine en komostaa nebo oret asikobiit ii koistaa nyasutiik ab barabareet.

Mito lainda ne tolelio eng kwenusiek chebo oratinwek amun, lainda notet kotareti eng oratinwek che terter. Eng tai kotoreti lainoto asigopit konai chito komosta ne bunei. Kora kotoreti yo kemoi kongen kole magat kopun ano.

Tuguuk che magaat koyai dakitariisheek asikobiit ii konyoor ii kercheek chebo malaria eng sipitalishek ii komagaat kosirjiin serikali baronook kotebee agobo kercheek chotoon bo malaria.

Tuguuk che muuch koyai kokwatiinweek asikobiit komandagei bulbuloziek che kiibeen neut kotacheen beek ii ko magaat icheek kotuyaah gei ii agocheeng chepkondook asikobiit kondee baibusheek cheibuu beek .

Kikewal tuguuk chechaang en kasarta nebo ra mako uu tuguuk chotoon chukichei bo keeny missing ko komostaa ne uu nebo ibeet ab tuguuk igere Ile kii at kinyei kokilae biik tuguuk en battery nywaany, lakini en kasarta nebo ra ko kiloit ii garisheek kora akoot eng komostaa nebo temisiet igere Ile kigowalakis tuguuk.

Chaang amitwagiik che kuchaam kechape, maat naan kibaa keeny nebo koik, tuguuk chotoon kicham kechapei ii ko amitwagiik che uu kimyet ii anan akoot ko ngemeek ko chotoon tuguuk chetam kechapeen en maat notoon.

Chaang tuguuk cheimuuch ketesyii en koriik cheibureen kipsomaninik, tuguuk cheimuuch ketesyii ii ko agenge ko ngecheret ii amuun sikobiit kotebeen kipsomaniat notoon kende kora mezeet asikobiit kosomanei kipsomaniat kora ko magaat komii kitogiit ne ruen kipsomaniat notoon ak mattressit ak tuguuk che terter.

Anne ko kiaroo igorwek cheterter chegitoisot kapchi eng kokwenyu. Igorwe choto mising ko cheu igorta nebo tumndo nebo koito. Yotok ketuisot kapchi kopwa kipagenge eng igorta noto.

Yo kiue mat ii, igere ile chang atindonik chemuch kemwa ago atindonik choboibochini anne mising, ko atindonikiche bo keny che kicham komwawech ee biik chekikoyosegitu amun atindonik choto ko kigororon mising. Eng atindonichoto kopoto agot biik che kigimen eng kokwenyo.

Konamkei ak ngalek che tesetai en nguni ko igere Ile maribatiin biik chechaang cheiburtos en hotelii amuun ii hoteisiek chechaang komatindaieeh biiko cheribei hotelit notoon kora igere Ile biik chechaang kebare eng hotelisiek.

Tiangiik che che mengeech namegei ak ii emeet ii ko tiangiik che uu akoot ndarook ako tiangiik chotoon igere Ile tindaa yaitwagiik missing koityi biik amuun ingosus chitoo ndaret ii konyoor rugei ko kakomei chichitoon.

Tiangiik che mengech che namegei ak emeet ii ko tiangiik che uu ndarook tiangiik chotoon igere Ile magororon ingoityii biik amuun ngosus chitoo ndaret ako ingomasup kenyaa komee chitoo.

Tuguk che noyotin che nomegei ak lagok che mengech, ko tuguk cheu kiptulisiek. Inyoru ile lagok che mengech kochamei mising kiptulisiek ago much inyoru kiptulisiek eng komoswek cheterter, agenge komuch ial eng dukosiek anan agot iwe komosta neurerie lagok.

Tuguk chochome anne konamnge ak chobetab amitwogik, ko tuguk che terter che ianyinyiti amitwogik. Tuguchoto ko cheu pilau masala anan garlic ak alak cheterter.

Boisionik en kapchii age tugul ko magaat kepchei chii biik imuuch Ile ipchechii lagook boisiet che uu kiuun tuguuk ii ak koriig ak keuun kora ingoraik ko Kamet ab koot komuuch koyai boisiet ne uu kochapchii biik ab Koo nyiin amitwagiik ko chitoo kwandaa nebo koot ii ko magaat koib inendet rapinik ako kora ko ngomii boisionik che uu kebaa mbaar komuuch kowaah.

Kararan keitaah kitandeet eng karoneet age tugul ii ko uu ole kikimwaita ago Mii ko amuun ngiite chitoo kitandeet eng karoon ii kotaguu kole ipanganaat eng sabet nguung.

Yaan imachei igaitee tetutik ab betut nebo ureriet ii , komagaat iit biik che urerenie kora ko magaat itet Ile ichegeet ko inyokoyamee nee en betuut noton bo ureriet.

Yaan kabiit boleet en kapchii komuuch keibuu kashineet en oratinweek che terter eng tai komagaat keguur bichotoo aeng sikomwaah tugul kole kanee ne kaagaany agoi kobolyaa korong kitigaan ichegeet asikobiit koot matitakoketyi.

Nda kikonaan anei chamchineet aswaa ole ngalaldaa kapchii ii awale tuguuk che terter eng tai ii awale ole tos boltos kapchii ko ngalalyaa eng oret nebo kaliet, koraa komuuch awal ole Killeen kwandaa nebo koot komagaat komwah kiit tugul, magaat koek chi tugul ko ngalalii.

Tuguuk chemuuch aboisie ane asikobiit ayai koot kopanganaak ako tililit ko magaat korong aboisie tuguuk che kitambaok sikotililit koot kora komagaat auni koot en kila betut.

Eng keretnyuun ane agere ale bo kamanut missing keneet murenik koyai boisionik ab koot amuun ii ichegeet kosartaa ne agoi koyai boisionik chotoon bo koot ako ngo mangeen koyai kokainii kaimutiik missing, komostaa anan ko kasarta notoon kanyei murenik koyai boisiet ab koot ko yaan kaimian kwandanyiin igere Ile agoi koyai boisionik chotoon koyaan kaa nyokosich lakwet kwandanyiin ko agoi koyai boisionik chotoon bo koot.

Yo musoot got ii ak amache aun ii, ak atinye kasarta ne mining ii, ko tukuk che much ayai ii, ko aip ndoit harakaharaka ak atou ande Omo ak aus eng chokchinet koyoto asikobit kotililit konyu.

Yo atinye ngokto, ko kasarwek chemuch amut kowendot ii, ko yo momite boisiet komuch amut inendet kowendot, anan ii, ko ndakaitu eng boisiet eng koskoleng ii, komuch amutat inendet kowendot.

Yaan ka kwaany ii ko magaat abuuch chigeet nyuun ago kora amuun eng kasarweek chechaang akabuuch mesosiek asikobiit aroor ane ale ketililit chikeet notoon nyuun.

Kandoik che konugei ii ak yamdaet nebo kokwet ii koibuu icheek missing ii kimnatet eng komosweek che loen che tomah kotechaak amuun ii ichegeet ko kanyei bichotoo konai kole ichegeet ko tindoi right kegonin tuguuk che terter kobuun serikali.

Tuguuk che magaat kisuup asikobiit kowal laiseet ab biik ii ko taunisheet ii ko agenge komuuch kegaany biik che ikwerie karisheek chebo konyoor icheek license.

Dakitariisheek eng kokwet ii koyae kokararaniit sigiik ii che tinyei lagook chemengeech ii amuun ichegeet ko ngalaljiin sigiik chotoon ako neet ichegeet tuguk che kiriptoi lagook chotoon mengeech.

Eng' yutok yuu komii komitok kamet, kamanito komito mbaret nekikitem chepkerta, king'obotai oyoe anee boishoni kiteme chepkerta ko kiateme olimbo komosto nebo Mombasa amun chome biikab oloton mising chepkerta.

Eng yutok yu komi kamet nemi koswachei injirenik che mengech. Inendet kotagu kole mi kokwee asigopit koip injirenik chuto kopa siro. Tagu kole kamani ko chemungaraindet nebo injirenik.

Eng pichaini komi chito nemi koteme imbaret. Inendet koteme imbaret koboisie einik. Einik chuto ko magat kerotyi mogombesiek chebo einik asigopit ketem mbaranitok. Yo imoche inet chito tuk che kitemndoi mbaret keboisien einik, komagat kotindo einik choto asigopit kerotyi katit ii mogombenik asigochut eng imbaranoto kitemei.

Tuguk che magat keyai asigopit kewal eng oret nemie laisetab biik kobun beek amun keloe biik, kebunu tuguk cheu milisiek. Komagat kechob melisiek chepwonei eng oret nepo haraga asigopit kosipkoit. Kora ko magat kekweny tiongik chebo beek asigopit komangem melisichoto bunei beek.

Chutok chu mito guniet eng yu ko keturek chegiguren fertilizer. Chuto kocham kendeni mising bandek asigopit kopwa bandek ak ko karanitu mising choto kagimin eng imbaret.

Chutok chu tagu eng mugebeisiechu, ko peanuts. Chutok keguren peanut butter ago yo imoche ichop peanut butter eng kaa, komuch ichabone tuguk cheteter mising ko tugun cheu njuguk, ole icheru mwaita nebo njuguk ak itau ichobochob agoi komong peanut butter.

Mito nabetab lolonik ak minetab teronik mising eng komosta nebo kaplem. Icheget ko napei lolonit che kiboisie keramchini injirenik ago kora kominei terenik chebo kechabisie amitwogik.

Nitagu eng pikchaini, ko ketit nebo ngendek. Nitok ko tagu kole ngendek che kikimin eng imbaret ago ketitok o bongendek ko kinam kisirek che chang mising. Magat kepit asigopit komangem, ee ngendechuto.

Amitwogik chebo kipkaa eng bitenyo cham magerge ak chebo biik alak, ko amitwogik cheu; kimyet nebo kipsongiot, ak ingwek chebo kipkaa cheu isagek koboto, koboto mursik. Mursik ko chego cheu mala lakini kigure eng bororienyo mursik.

Naager anne nitok ni, konyo metinyu nduma. Nduma ko amitwog checham keamndo mising tuguk cheu chaik eng ee kokwenyo. Ago nduma kokororon mising ak kwonyiny mising.

Chumi pikchaini chu kinam chito eng eutii, ko njuguk. Njuguk kemine eng komoswek che lolong. Kaitut chichi tuguk eng imbaret ago tagu kole kinam mising injuguchuto.

Chutok chuu toku en pichaini ko miwek ak ko miwek kocham kenyoru mising eng' kokwenyon, biik chechang en kokwenyon chekole miwek kocham kekole asikobit kioldochi kampunishek cheterter chebo sukaruk.

Bo kamanut mising bendo ne kigibel eng katunisietab kipkaa nebokap kogoiyo amu bendo noto kagibel kocham kobelei kwan ak werikchik yo iganye ee sanik koit asigopit kotoroch icheget.

Eng pichaini komi chito ne mito karipuak damit. Nitok ni kotagu kole damat ii ago chichi abwoti ale kotindoi samaginik eng orit yuto nebo damit.

Eng yutok yu komi chito. Chichito kotagu kole inendet komi koripei segemik asikopit konyorchige kumiat. Inendet ko tagu kole yae mungaret nebo kumiat amu ngirip segemik inyorchige kumiat ne kealde.

Nitani kinam chiti ing' keut i ko komuiat ne kakokess eng' mainget. Ya imache ichop kumiat ne u nitok, itau iipu kumiat akituatui akoi kokararanit. Piik alak akot kopelei asikopit kochot kumiandanotok.

Eng' pichaini komito selbetik chebo ndisik chekakiker eng' oriit nebo mkeboni ak kakinde beek, ng'aroo anee pichai neuniton konyo metinyun fertilizers chebo potassium chekeboishe eng' minutik cheterter eng' imbaret.